Otamba makwar modolni ka anene taparo kaka nipuonjowa e skul. Kakowinjo bedni wadak maber, kaka waritore, warito ngimawa mondo mi kik wayud tuo mar okimi, kata tuo mar ayaki. Nipuonjowa ni owinjo watigi mpira kaka joma yudhe, kawabede achiel. Ipuonjowa ni kik warikre gi bede achiel kapod watindo tindo, to warit nyaka chieng' ma wabiro wakendo ka wabede achiel.

Tijni en pur mar kahawa. Pur mar kahawani ahere kaluwore gi kaka ne kwarwa bende ohere. Chon kane watindo to kwarwa ne terowa epuodho, an gi owetena gi nyiminena, ochokowa to oterowa epuodho e puodho to wakonye pono kahawa. Kane osepono kawaha to ne otero kumoro mane iluongo ni society. Society kanyo ne gitere kahawa to bang' dwe achiel to ichulogi. Koro, kane kwarwa osechul, to ne kwarwa miyowa pesa ma wadhi nyiewo godo mandas pile pile e skul. Koro mano e sigana manyiso ni ahero tij ni ahinya.

Gino en yawo, ee yawo yudore e aluora ma aaye. Yawoni itiyo kode kuom pidho rech. Japur nyalo pidho rech, bang' dweche moko matin, to ogolo rech go odhi ouso. Oketo rech kapod tindo tindo to gidongo ei kanyo, omiyogi chiemo, opidhogi kasto kagise romo ma koro inyalo luwgi magolgi to japur gologi otero gi echiro kata oyudo order kuom jok madwaro nyiewo.

Gima timore kae en ni chalo ni ng'ato temo donjo e mbui, to internet mare onge kata pok o connect pok otudo internet, kata WiFi kata gima ne owinjo oti godo edonjo e mbui pok oketo. Koro otemo keto to ok donji, otemo keto to ok donji koro ma chune ni nyaka otude maber eka onyalo donjo e mbui maber.

Tijni en riembo ndiga, kanyalo paro odiechienga mokuongo, manakuongo riembo ndiga, ne antiere e klas adek. Koro ne nitie osiepna moro mane wasomo godo, ne okona niya, kidwa ni ing'e riembo ndiga to ang' ibi apuonji nikech baba gi ne nitiere ga gi ndiga dalagi. Koro ne en chieng# juma pil godhiambo. Kase tieko tije madala awuok dhi limo osiep nano mondo opuonja riembo ndiga an be ang'eye nikech pile pile nokona ni an ang#e riembo ndiga ang ang'e riembo ndiga to anto akia. Koro kaka ne adhi, okawo ndiga mar babagi, okona ni idhi, aidho. Okona ni tim kama, tim kama, atimo. Kasto odhira dichiel matek kaa ewi got karidora kabiro piny. Kaka nabiro gi spidi matek no e kaka nagora piny ma ndik babagi otur mowuore bonje bonje, kodok dala nochwade sasawa

Mokuongo mondo mi wadag engima maber, idwarowa ni mondo wachiem maber. Chiemo mowin jore ng'ato ocham gin chiemo machalo kaka alode, ring'o, rech, ring'o kuon kod tong'. Mar ariyo mondo mi wadag engima maber ng'ato owinjo otim orako. Saa maber mar timo orako wayudo ni en gokinyi. Ng'ato ka ng'ato kochiew owinjo gima onego okuong otim en orako. Kata koketo ni otimo orako mar dakika piero adek nyaka saa achiel, mago oromo. Mar adek owinjo bedni ng'ato kik madh kong'o, ndawa, njaga gin gik maketho. Iyudo ka ng'ato katiyo gi gigi, to ngimaneni marach.